Kakirat tukuk kerotyii kiretit tii ako tukuk choton komuche ko tukuk chekiibe koba ndonyo ko nkerat ak selele koboboondos sii konyumyum kosomisekitum. Nguno komonyolu keratin ak selele kouni mkerat ak selele koyetyin mat en orit tukuchet tii ko korkoite kicheru ko kokoi komokokororon, ko kokoboboonchi mat tii ak koyechekitun kochoki

Chechuu ko ngechirek chekokengop en olekiyensen, ireyuu ko kot nekiye nekiyenseni olebo keyengen kiyakik kii anan ko ngechirek anan ko ngororik, ko ngunon yekakeyeny kengobu kouni asinyo kokerot bik cheki chesirotin en sirkali che okikishoni kole Kara panyek chotet tii, kimuche keib koba sokoshek bokioldechi bik, ko ngunon nii ko panyek chuu chechu kochukokingopi ko konye nyokoker bik che bikab serkali che okikishoni kole kararan penyi ko kimuche bokioldechi bik en sokoshek. Bichotet chetam nyokokere ko bik ab public health chenyo kokere Koraa kole koitet nikiyensen kotilil ako kokere kole koityi standards chotet chekimokingee osikeboishen kiotet keyengen kiyakik kii ak kechoben panyek chebokioldo en sokoshek.

Ee kobo komonut miising kanaget ap peek eng' minutik chemite mbar. amune konitok amu ndeyamitek akot kemeut komameitos minutik chemite mbar anan koresio. testai koechegiitu, akoiiyo akosich logoek anan kokoronitu kityo nga amun marerchin peek. Ndeyamite kemeut ko koyamamite kanaaget ap peek nebo minutik koyamndos anan kocharirenso akomamuch icheekkoiiyo logoek kou ole kakimakchinge. koyamiite kanageet ap peek kotestai korutu akoiiyo logoek chekakimakchinge akonitok kotoreti matkoba hasara . Nguno kotesakse ruret ap minutik ya ngakinaga peek minutik chemite mbar. kanaget ap peek ap minutik kora kooreti kereguletenchi peek simachang'a miising' peek anan korerchi peek zaidi nguno minutik cheterter koterter kora ile nyolu kinagta peek. nguno yakinagai peek imuchi igeer ile matinagai chechang' zaidi anan korerchi peek ites, mouuyo korobon anginagai peek imuchi kelimiten peek chekakinaga

Temik chemengech komuche koboshe baibushek konakaa beek minutik kwak chemiten imbari baibushek chutet kotam kekonekteni ak baibushek chebendii olekipirunen beek kii sikoib beek koba imbar, baibushek chutet kotam kotinye kongiki en olemiten minutik, ngunon ikepire beek koba imbar kosibi baibushek chutet tii akorongi beek minutik chotet kobun kongiki chekokichob en baibushek chotet. Kararan oraniten ngamun imuche chiton ibos beek chekenake ana ites nguno yekokeyotyi beek kii ikoini koba maraa kotiyengee saishek imuchi ikochi sait agenge ana sait oeng kotiyengee minutik chemiten imbari. Nguni yekakekonekten kounonkimuche keyotyi sait agenge beek choton tii ngobeku sait aegenge ko kenai Ile kayam minutik chotet beek chekakoba nguno imuch iweker niton kotoreti omochongityi missing beek kii anan komotutukinit missing, Koraa koroisi ngamun baibu agenge komuche kosafen minutik chechang en lainit agenge mou yon kakinaka okot kwa genge, ngunon kobo komonut missing ngeboishen boibushek ibe sait nekiten nii okor ko kakonaka minutik chechang konondet amunen.

Eeiy kiroyoi kasini kinkotomo osich kasit age nekiyoe. Kitam ocheng'e kasishek cheu chu ngamun kitomanyorjige kasit age ago kitomo kora awe sugul. Kasini kouiy mising ngamun ii nyegisen tuguk che keloe ago nyolu kelaa agoi, mara ele loo. Kechile kabilet age ngamun kiloe tuguchu oo mara en ele kiibe kora konyolu bagepangan. Ko kerenyun agobo kasini ko nyulo komiten tuguk che keloen tuguchu. Tuguk cheu wilbarishek, che kindo tuguchutet ak keib agoi ele kimokinge. Icheju kiboishen chito kindechin tegikoik ii kong'ete chito ago imuche agot konamda chito mianwogik cheu mara imuche korarach eut en chito anan koam batai anan agot ko katit. Ngunon kerenyun agobo kasini ko makararan mising nyolu komiten tuguk cheu wilbarishek cheketoretenge kelaa tuguchutet.

Kasini ko kararan missing ngamun I en ketit agenge Nebo kaawek i,komoche koiyoo kaweek chechang ako movie sabarit agenge. Iytos kaweek chechang i,ak kibuur kora kasartaa nemakoi missing I,koiyoo kora oko ketit agenge komuche okot koi kaweek chechang akoi kiloisiek Taman, ako kilo it agange nebo kaawek kioldoo rabinik chemotuten. Rabinik chromatin, ngunon kesiche rabinik missing ingemin kaawek, kimuche ketem mbaret nemowoo ak keminyii kaawek ko matin kokiten imbaret i,koyome keminyii kaweek chechang ako nekitit agenge nebo kaawechitet kosiche kaawek chechang, siche logoek chechang, ako logoechutet tor kokebut ak kialdaa korabini k chechang ngamun tam Killeen rabinik chemotuten kiloit agenge Nebo kaawek, ko ingunon bo komonut missing minsetab kaawek. Kora kaaawek I komomokyingei ribset neo missing, ingesember ak kerikyii komie kosich beek komotonome missing tiongiik anan ngele mokyingei biter, ngunon keerib kaawek komakali missing lakini kesiche rabinik chechang kosiir chekimokyingei

Ei, chang missing silangosiechu en olinyoon. Silangosiechuton koteche beek missing koyon korobon, ingorobon kotoche beek ab roptaa ak kora kimuche kechob beresisiek en tiritaa sikoib beek chebo ropta koit AKO silangaa. Silangosiechutet koyon kakotach beek i,keboishien kekonoreen beechutet. Beek ko sausage ko anan kebir kobaa imbaar, sibokeboishien en imbaar kinagaa minutik. Kora kimuche kebiir bechutet en silangaa kobaa muratisiek ab tugaa sikoyeen beek tugaa yotet. Bikalak kora komuch koboishien silangosiek kobaen injirenik, mii bik cheboe injirenik koaldaa anan koboishien ko amitwogiikchwak, lakini komo biik chechang. Silangosiek kotaam keboishien keraamen beek chekimuche kemwetishien, Sait age keboishien en gaa mokounen tuguuk, lakini kotam kotiengei kole une beekab silangaa notok, beek alak en silangosiek kotilileen ak kimuche kechoben amitwogiik koen silangosiek alak komotilileen kimuche kityok keboishien kiunen tuguuk ak imbaroonok, ak kemwetishien

Kiobunji komonut mising pcheetab serkalit, koityi biik serkalit nebo county ngamun miten boishonik che kinkeib kobwa county koityin biik che chang mising. Anan koityin biikab emet en chokinet. Kit netai ko kou siretab mwalimuek, niton ko mostly ko mwalimuekab ECD. Kigomuch koundishek kosir mwalimuek chechang chebo ECD. Ak ketech kora kilasishek chechang chebo ECD sikonyorjige somanet logok che mengech. Kora koundi ko icheget che kigochi kosir takitariek ak kogoito supply chebo sipitalishek koundi. Ko niton kogibunchi maana ngamun kinyorjinge kerichek en chokjinet. Momi chebo keny che kitam kegonye koit kerichek koyob national government . Nguni ngeboishen serkalit nebo koundi kenyorjinge supply ichotok chebo sipitalishek en chokchinet. Koundi kora kosire biik che yoe kasit en koundi ago sire biik cheu tagitariek. Ko nito koyoe komomiten rarunetab takitariek en sipitalisiek. Koniton kobo komonut kor. Kora kokigotesak ofisisiekab huduma kigochang'a Huduma Centre che kenyorjinge toretet en oret ne nyumnyum kora.

Bo komonut missing amun kimuche kepir beek chemiten oleu silanga anan okot ko sait ake ko bek chemiten ngweny olekipole sikenyorchigee beek. Bo maana missing ngamun ikepir beek kouni Kimuche kinaka minutik chemiten imbari ako yekakinaka minutik chemiten imbari kotoreti mess amun mopendii asara temik, inkinaka beek minutik kii kotesetai kityok minutik korutu matin komiten kemeut. Kit age koraa kotoreti ngamun kimuche kinaka beek kiyakik cheu tugaa, ngoroik ak ngechirek ko kimuche ko kinaka beek kii ako bechutok Koraa kimuche kenyorchigee beek chetililen nii chemotinye singurutek, singurutek kotam konomdo tugaa mionwokik ko nkepir beek kouni kimuche kechuchukan nii ak konyorchigee kiyakik beek chetililen. Koraa en sukulishek chemii kokwet tukuk koboishen oranitet nibo birunetab beek Koraa koityin beek cheyomotin lokab sukul lii ak konyumnyumit ngamun moyoche kosor lok beek en oleloo kipire kityok beek kii koba akoi ilenekit en lok ab sukul akonyumnyumit ngamun moyoche kosir Lok beek en oleloo kipire kityok beek kiii koba akoi olenekit ak lok ab sukul sikonyumnyumit tii akoisich icheket sait nekararan kosomoso niton ko.

Ireyu kogibor keringoik che kigechob en emet ne yamat ele motomiten ropta. Kokakibal keringoik che chang en ireyu ak kinde ng'ung'unyek ak en keringoik chotet che koginde ng'ung'nyek ii keminchi minutik. Minutichuto kinogo beek kila asimo yomyo. Ago ingemin kou ni, kotoreti kora koyam beek che tuten amun moite kokul ng'weny oldo age. Kinogo kityo beek yotet ele mi minutik ak iologu keringet ingo kinaga kora kounoto. Kobo komonut mising ngamun toreti motin komomiten ropta anan komiten kemeut. kosiche beek minutik ago tesokse ruretab minutik kora. Niton kotoreti biik ngamun igochin biik kosich chakula asimoruyo buch anan asi mabar rubet. Kobo maana mising oranito ne kinogen beek minutik.

ichechu kosusweek ab tuga chegagengei, susweek chuton kotam keminee ago yaan kagoit keboishen iih kengei kobaa ngweeny, ko ichechu kokigengei susweek chotet iih kagongei ago nusu kotagolinda alak, kengee kounii asigeboishen iiih bogigichi tuga kwaam, biik alakkoboishen susweek chuteet iih koboishen koshebeen koorik, mii biik en kokweet chetagomenye koriik ab susweek ngunon kongee susweek chutet iih ak boginde asista koyomyoo, ye gagoyomyoo keboishen anyy keshebeen koriik, koriik chotet kotam kindoo susweek barak, ko kasiit notet nontesetai konogeer kogagingei susweek kobaa ngweny.

Temik alak kotom kosich ole imuche kobirunen beek ngamun biikalak komotinye silangoshek cheeechen. Ko nguno ngobirunen beek singaloshechoton che mengechen, ko mara kosib kobek beek komaanam ropta. Kongunon kouitu en icheget. Biik alak kotomkonyorjige moshinishek choto che kiboishen kebirunen beek. Komuche konaga kityo beek minutik en mbar koboishen , teronik lakini ko moite konaga tuguk tugul en mbar. Ko noton amune. Biik alak ko motinye turuk, moshinishek che kibiren beek. Kiit age kora ko mara sait age ko kame moshinishek che keboishen kebirunen beek. Ago mara temindet ne koboishen ko mara tomo kosich rabinik cheboke kechoben moshininotet. Ko noto amune mara kogoboishen , moshinet kobirto beek koba mbar lakini yon kame moshinit komuche kogany kityo korobon situn kosich rabinik besyo kobakochob moshinit notet.

Omoche oger kogkechobot muratishek en kokwet age tugul. Komiten muratishek chekeboisien biik tugule ne kokwet ndoyon miten kemeut. Muratishechuto konyolu ketech en mbaroik chonbo serkalit, anan ngot ko momi mbaret, komuche koal sirkalit ak ketekchi muratishechutet. Bo maana mising ngamun yon miten kemeut komuche kobakonyorjige tuga anan kiyagik beek en muratishek chutet chubo serkalit. Kit age ko kerenyun nebo tai en koroi, muratishek konyolu kotinye kit ne chukchukoni beek. Sait age kenyoru tiong'ik chebo beek komiten beekab muratit. Tieng'ik chotet kotam komuche konamda kiyagik myonwogik. Ko nyole komiten kit ne chukchukoni beek choteto asikobiit komochut tiong'ik ab beek kochut muratit ngamun kor kayeita beek tuga tiong'ik chotet kobokonome mianwogik. Kora konyolu komiten ele kimuche kotagen beek biikab emet beek che bokeboishen en korikwak. Ko nyolu kinde kerichek bechutet asi kotililegetun. Asingebokeboishen biik kotililen.

Eng mbareeet nyuun apaisheen silamgaa akomitei perchisheeek chotok amun kotebii Eng solanga salanga kot. misssing apaisheeen mechotok kopaaaa mbar apaisheen. mashiniaheeek. koterektaa peeek kopaaa mbareet

Ochobe bereisishek en mbar sigobit koib beechoto chekakerak kosto ge en mbar. Ngunon kenget kegerer pereisishek ak ele ka keren ke beek en imbar asi kong'et pereisishechu kosto bechoto ak koib koloegitun en mbar. Nitonkotoreti ama chwal beek soiti muchelek.

Minset ab ketik en kokwet Kobo komonut missing ngamun ngemin ketik che Chang en kokwet tii kotoreti kokur ropta. Nguno yo Chang Ketik en kokwet komotopete ropta en kokwet, kit age koraa ko minsetab Ketik kiii kitoretii omoib ropta anan omoib beek ab ropta ngungunyek. Ndo yon koet soiti ropta komoole ngungunyek beek amun ngetet tikitik ab ketik konam komie ngungunyek chotet. Koraa kokonu ewa safi en kokwet yon miten ketik che Changi koibee koibe ewa chafu ako akopit Koraa ewa safi ne notet nekekule sikoo simanamech mionwek che yach. Kit age netoreti ketiki kimuche kesiken ketik chutet tukuk cheu lokoek ak ot kerichek alak chebo kipkaa chebo maana en borwek kwak anan borwek kyok. Ketik Koraa ko toreti kesiche tukuk cheu bokoinik, bokoinik keboisen en tekset tii ako notet netoretech ot en kila ak kila kesiche olekimenye ak en tukuk alak.

Paibai kemine en mbar akiker kityok ile kosich beek cheyomotin ako karaan ana kotoltol elekokiminchi yongokemin Paibaichu kekonye totun kokoiyo logoek, yongokoiyo logoek kekany kityok takorurio logoek ,bokebut en mbar logoechutet akeip kopaa kaa akinyokeun kotililit kiboisien rotwet ketil ,yekaketil kisto tenderek akemurmur kokararanit sikiam po maana Paibai ngamun toreti borto simanam biik mianwokik alak ngunon 'kobusteni immunity' Paibai.

Boishoni Kobo maana missing amun toreti bik kemin ingwek kii komalasima kokeminchi imbar ndio en chito nemotinye olekeminchin kou bik chemenye pilotishek en town nii kinete kelenji kimuche keib ngungunyek akinde kimuet, yekokinde kinuet ngungunyek chotet tii kechob keringoik en kinuanotet. Olekichoptoo keringoik chuu Kimuche kerutorut kinuanotet tii sikopit olekeminchin ingwek chotet. Yekokerut keringoik chotet tii keminchi en kinuanotet ingwek keminchi kobaa koba kosungukan kinuanotet tukul lii ak alak Koraa keminchi barak en kinuet, keminchin yotet olekoityi ngungunyek, yekakemin kounotet tii kinokoo beek en kila ak kila. Kironkin beek kii ak kekere kele mokironki beek che Chang soiti anan mokirongi beek chetuten missing, kirongin beek chekanamgee yekakonam korut tii kondo komuten tukuk cheu chemasai chekorut tii kitutu chon koba simayen beek ingwek akerib kityok komie takoit koyam Kebut kiam.

Tumdap kipkaa netokeyoe missing en kokwenyon ko tumdo nebo kimuratan ngetik kii koik bik cheyechen. Tumitet kotam keyoe missing en arawetab taman ak oengi ako en tumitet kotam kimuti ngetik kii koba mencho. Tumdap kipkaa Koraa kotam koo ngetik chotet koloche makatik ak kimut icheket koba mencho, nkomiten mencho ko yote olekimurotonen Nii ak kinet akobo olenyolu kotepto ak tukuk chechangi chenyolu konai si nko mongu ko kokoik bik cheyechen nii chekiite kele eche Nii ako cheimuche ko koyai kasishek akongen tukuk cheyolu ak chemonyolu keyai . En tumdap kipkaa Koraa niton nibo kamuratanet tii kotam ko kerieche maiwek che Changi chutet ko maiwek chotet chekeboishen nii kemaken Sheree notet nebo tumdap kipkaa. Yon kongun Koraa ngetichotet ko kokoik bik cheyechen nii komiten yeetap maiwek ak Koraa en yeetap mauwek kii kotam kindo tyenuokik ab kipkaa kotyendos bik ak komorortos bik.

Kotam kotononcjiin kopar Kole kakondo ngamnatet kosir perperyet akotam koipeee petishek chechang Tam kolaleee taishek AK misumaa ik wak akosae ( Mungu) nenywanet

Eng yuuu KO.imbareet nekanyakshageen koeet roots mising kola ngungunyek chekomitei Yun nyasutien nii KO (hatari) amun imuchi kokosen ajali anan koumnyansaa piik

Yanitet kotapapan Tapan KO kanyiii ketiik aino nite KO miteii tulwet nekatoi Eng taii yuunyoneeet

Kereeen nyuun. akopa paeet ap.inchirenik.ko.kararan amun njirenik. komechee ngatetek ap.tuga anan. kecher akealdaaa ngeldaa njirenii chutok ako inyoruuu rapisheerk. chechang. ako. manyaluuuu imetee njirenik nitestaii AK.paeeet ap.injirenii chutok

Oletomdai. kasarta kouu ngweek cheuuu saratyeeek kendaiii ngweek cheuuuuu ketureeek ap.tuga tap. keminee ngwechuuu kotete keeeee kichopee betit nekoiii. nea AK kemuchiii kinaga ngwechuuu peeek

Olekimuche keripto beek en kabatiseit yon kibisi minutik kimuche kechop tukuk cheu betishek anan kebalat keringonik ak keringonichotet kakibal kindoo ng'ung'unyek akeminchi yoto minutik ko karon kinokoo beek kinokoo kityok yoton ineken monyolu kou nekakinakaa oltatugul beek koiku kokiconcentraten beek kityok kopaa oldaenge mou yon kakimin koloekitu koyoche sikinaka beek tugul alan kibisen beek tugul kokor koyee ngweny buch beek alak .oretake kora nekimuche keboisien kokinaka minutik kwaengaenge ngokokakimin minutik kolochin kopakinaka kityok minutichotet aengaenge laini mokibisen tugul ngibisen tugul korko kokibisen beek okot olemomii minutik ko en yo kokokiwesten beek ,koyon tuten beek akemoe sikerip beek amokiwesten kechope kounono.

Mauweeek chuu. kopa. kamanut. missimg. mauweee. chuu kotam. kebaisheee. eng harusisheek koraaa sai. ageee koyam. kebaisheee. eng. petit.ap.konoret ap.chito not koparu. tugun chechang angot petut ap.sigeet. koparuu chamnyeeet angot. kora. kikachin. chito. eng ngalek.ap.kongoi.

Nekoto tuguchu kimuche keboishien mauwek anan ko logoek. Tuguchu missing kotamkeboishien en igorwek kou yon kibwote betutab siget nebo chito, ko missing kotamkiome tuguchuton yon kisherekeoni, kokit nekimuche nekotononi kimuche keboishien kikochi chito mauek. Mauek KO koron i,ngamun yoe chito kogeer anan ko kogas chametnekichome. Kimuche kora kigochi chito logoek, logoek KO koikoi ngamun toretii chito logoek kosiir tuguchuko ichechu ko kinde chemicals chechang chemomuche kokokoron en bortoo. Ko kit neomuche ole tos kiboishien nekata inoni ko mauwek anan ko logoek, ngamun korkakoyai chito kobaibai en betunyiin

Kimuche kiam koroi kikuren ice scream ako kimuche kiam missing ko mara yon kotuye ak chorwek nekikoik keny otuitosi omuche otuyee en olekiomishen nii ak oam kiitet ak ongolole. Koraa kimuche kiolchi chito mara yon ibwote igortonyin anan betut nekikisiche kimuche kiolchi chito ko anyin missingi ako kararan. Nkiaam koraa tukuchu mara ak chorwek akongolole kotoreti Koraa Kobos kobwotutik kii ak kotoretin koo sisich betut nekararan anan sichangamgan en betunguny . Nemonon Koraa ko ikinal ko kokitoret chito nekooldo amun che oldo ko bikab biashara ko nkial tukuchutet ko ko kii promoten ak ichek sikosich chepkondok.

Boishoni bo minetab indisinik kimuche kinet chito olekimindo ndisinik. Ndisikik kebole keringoik lakini ko keringoik che moloen missing, yekakebal keringonik kii kimuche kindee kotoldolik chekoyobu okot biutab tugaa kerome kotoldolik chotet ak kerongi keringoik chutet tii yeko kerongi keterekta ndisinik chutet ak kerongi beek amo beek chechang missing. Yekokeronki beek kii ketup any kotuchok tikitik tukul lii ak konget metoek icheken. Ako nyolu olekokiminchi konyolu ko olemour ketik kii ak eleloo ak mara ak ngotwa sikosich beek chekororon nii ako momoyo ak Ketik ana ko chepkomon beek. Kora komonyolu kopetyi beek soiti ndisinik nyolu koo kosiche ropta neyamat anan ko yon mosiche ropta neyamat tii kimuche kinakaa beek.

Minsetab logoechu ko eletamkeyoitoi kioloo keetik chotet chebo logoechu, en elekioldoen, ye kagial ketichotet chetogomengechen inyon kebab keringoik ak keminyii ketichutet. Yekakimin i,kinogoo icheget beek anan kot ko robooni o yomotiin beek komonyolu kinagaa, ak kerb kotakoyechekituun, yekakoyechegetun i koiyee icheget logoek